Aidim nai ah ashomo sipitali enkata pookin naning' ajo maning'ito esidai, arashu aidim si ashomo sipitali aata enkikilikwanare yoyote naata naipirta afya osesen, arashu eh teneeta naaji enkipimata yoyote naba enaa enayieu alo aing'uraa te sipitali. Ena nai teneyieu nalo aipim emoyian naje ena nalo ang'uraa status ainei osesen, aidim ashomo maipimi te sipitali.

Ore iltunganak kumok netaa kenyor ashom sipitalini oloopeny tenkaraki ntokitin kumok naagira aasa toospitalini e sirkali , ore entoki edukuya : ore sipitalini e sirkali mee kure apa etum irkieek enaa enatiu neisulaki sipitalini natii nkwapi naalakwa ashu atwa nkishu ,ore sii ilaasak le sirkali arashu ildakitarini le sirkali nesej oleng metumi too sirkalini neaku ina pidol ajo etaa enaikash peepuo iltunganak sipitali olopeny amu ketumi irkiek naa ketumi sii ildakitarini tenkata nayieuni

ore sipitalini kutitik neidim aitumiya enkoitoi enkiteng'enare pee esaru mbaa natii batisho ee neisulaki naatii too nkoitoi naipirta inkerra kutitik arashu intuaan arashu ninye intomonok ore si kuna sipitalini

Ore iltung'anak oisiaisho tenebo te tenkaji nabo, na Ore enkoitoi edukuya naidim aitumia naa olning'o. Keishaakino neng'as aaning'uno ninche maate, peyie etumoki ah ashom dukuya eesita enaduo siai. Ore entoki eare, naa keidim atoworikinoto isiaitin. Na Ore ena oitoi na ninye naidim aisaidia kulo tung'anak oleng' epuo na pooking'ae apuo aas entoki naipirare te petumoki aitudupai olning'o tiatua enaduo siai.

Maidim atejo katum embaare sidai oleng' tenasipitali emurua ang', eeh kake ore naaji enoshi kata etaa, etaa kayieu nalo aing'oru embaare, ore enkoitoi nabo naidim aitumia naa ang'as aing'goru oladuo daktari aing'uraa tenaa ketii ninye openy amu ore nkolong'i kumok nesej metii ildaktarini. Ore sii enkae oitoi naidim aitumia naa aidim atooshoki eeh aah olashumani lenaduo sipitali paatumoki atayiolo tenaa kamaa kulo keek layieu keidimayu netumi.

Wore naai teneaku ee etawe shumata enkaji aai naa kaidim ake ainyio aingoru entoki naripie enaduo lusie kedimayu naingoru orpuya napik ine woji peitumoki ataa meibukoo enkare tadua inatoki ake aidim ataasa oleng teneaku etawe enkaji amu kewarie nemeeta eretoto nitum tonona saai.

Eeh, kaitapash account e biashara o account ai makeon. Naa ore oshi pee aitapaash naa tenkarake, ore entoki edukuya naa kajo pee maitumia ake iropiyiani ebiashara aasie imbaa ainei. Ore sii enkae kajo paatumoki atayiolo ajo kamaa ena biashara kai egira aikunari? Ka kegira abulu kagira atum faida anaa katumito hasara? Neeku ore mpisai ebiashara nemaitushulaki nainei pee atumoki atayiolo ninye ajo kebaa faida natumito tiatua enaduo biashara ai.

Kiidim olairemoni aing'oru olarriyia arashu aah ilarriyak lenkiremore, oidim atuutaki ninye eneiko peyie arashu nkoitoi arashu mbarakinot naasuj ninye teneun teneunisho. Eidim sii olairemoni aah atusuja ajo naa sii nanu, tenelo naaji peelo ainyang'u matejo empeku tolduka neidim aisuma nena barakinot naigero tiatua enaduo peku eneikunaa teneun weneikunaa ninye ina mukunda tenelo neeku etuuno.

Kidua oshi olelatia toorishat kumok oleng', esaj kiimaki imbaa eramatare o swam, nikiimaki si eramatare o nkang'itie. Elo si nikitumo ake duo aanya lomon le kawaida e maisha kintoomono imashoi nikiata, nikiimaki imbaa enkisuma o nkera nikiimaki si ah isiaitin ah elatia arashu imbaa nai emaendeleo e latia enaa mushanko arashu ninye naa ilturrurri oshi likiatakino we latia temurua.

Tenayieu naisesiaye boo ai arashu naitobir na kaing'oru orpanka arashu e slasher arashu aitoki ake naidim ataa kedung' inkujit, ah nadung' nena kujit aiwang'ie petum boo atisidana. Aidim sii atasotu eh oltaka pookin arashu intokitin pookin nemeyieunoyu teboo aiwuang'ie petum boo ataa kenyorrayu ashu kaisidai tening'ori.

Teneyieu Olomoni ilomon oipirta inkera tee sipitali emurua, naa kajo kore entoki edukuya naas naa peyie ebau sipitali, netumore ilkituak lenaduo sipitali peeetumokini aishoo ee entoki najo ilashumba data base arashu ee ing'arn onaaduo kera naa na naatai, arashu naata imoyiaritin naaje, arashu nayieu erototo naje tiatua enaduo sipitali arashu tiatua ina ena murua. Kajo ore naa olomoni naa ore entoki edukuya naas naa peeenkas abau sipitali netumoki aa airorie aa irkituak lesipitali nishori naa nena arn, neyiolou enikunaa peyie etumoki aishoo ninje eretoto.

Ore nasari esukuma, na kidimi neturi enkiti rubata emukunta, entoki na kelelek eji naaji esaani ,neturi nitobiri aitobiraki nitobiri meeta kewong enterit nepiki ilanterera lenyana enkop nepiki enkare neishori neitopii tolkujit neanyuni me metubulu nepiki ta enkare aitubulu.

Ore ing'uesin e ong'ata ,netaa erubata ah nabo kitok naa enetipata oleng tiatua eh emurua. Ore nabo oitoi nagirai aitumia arashu nagira taata emurua aarripie inaduo ing'uesin, naa njere kegira aitudupaa arashu aiteng'en olosho dupoto okuna ng'uesin. Ore eyia nejia, naa kuna keeta dupoto nagira alotu eimu inaduo ng'uesin. Ore nabo, naa ekeyautua kuna ng'uesin ilashumpa eponu aadol nelak iropiyiani tiatua emurua arashu ninye te sirkali, neshukunye naaduo iropiyiani aaret emurua enaa tenkoitoi enkisuma, imaniki ishori nkera ibasarini nedupore enaduo siai onaduo ng'uesin.

Keishiakino naduare olkitarri pooki rishata arashu teng'ata naba enaa enaidimayu tengaraki embaa kumok oo moyiaritin naagira aaku kumok teatua enkop, ore orkitarri naa eretisho amu kibak arashu kiimpim neyiolou ajo kaa nyamali natii osesen, ore te Nanu kaidim ashomo atoduare olkitarri paa ayakikisha ajo kaara sawa osesen nayiolou tenaa kaata emoyiaritin naata paatumoki aing'oru ebaare terishata naishaakino.

Kaidim atoduare olkitarri pooki rishata naning'ito osesen ajo meesidae, arashu pooki rishata naning' ajo keishaakino naduare. Maidim aipimu duo oleng' atejo eh esiana naje o nkolong'i amu eh miidim atayiolo emoyian enkata nalotu, arashu enkata nimining'ito esidai ntokitin naijo nena, kake kaidim aterrepai njere kaduare olkitarri pookin rishata enaa enaidimayu arashu pooki rishata naba enaa natum erishata nalo atumore tenkaraki, eh ore moyiaritin nemedolunoyu, eh nelo nikilut emoyian nimiyiolou ajo kinoto.

Ore nabo oontokitin naing'orr tenayieu napik ebenki arashu agira aing'oru ebenki nashumie iropiyiani ore nabo naa entoki nano ilashumba interest olekosiayio latum tenapik enaduo iropiyiani ore sii engae toki naa entoki naing'ori oleng' naa kamaa toi Kuna iropiyiani tenapik ena ebenki, ke kesidan arashu ee kerripo enaduo ropiyiani te amu kelo taata nepiki iropiyiani ewueii ore terishata naje nebaki neji etigila ilapurrok ebenki, eshomoito o ropiyiani nepuku entokitin' naijio Nena neeku ore engae toki naing'urari oleng' naa entoki najo ilashumpa security arashu aa kamaa Kuna pisai etii ine wueji kamaa katum tenaa kelelek peetum ilapurrok.

Kepaasha iduat iltung'anak, kepuo iltung'anak aaduare olkitarri tongolong'i napaasha elo ninepu likae laa keton ampaka nening' ajo etamoyia ashu ee etagolikio oleng' tosesen lenye Ina Kata elo aduare olkitarri etii likae laa tenening' ajo etii emoyian naibulayie tenkop nelo aing'uraa ayiolou ajo kaji eikununo etii kulie laa kepuo tengaraki Neeta olning'o oje oyieu nejig' tiatua aa enkishui enye ebaki naa keyieu neyema nepuo sipitali meipimi aing'uraa tenaa keeta abo oata enyamali teninche, neaku ore Nena esababu naa ninche ejing'ie iltung'anak atua arashu ee edamu iltung'anak aajo maape aduare olkitarri peetum atayiolo as venyee naikununo osesen.

Ore enkoitoi nabo naidimi aataretie inltung'anak peetumoki aatonyorai aakwet tedekenya naa teneishori enkisuma arashuu eitayioloi tipat enkwetata tenkakenya ore tipat nabo naa keeku osesen kegol arashuu meitoki osesen ang'amaa moyiaritin naaponu aikununye nejia neeku keyieu nieten'eni iltunganak tipat ena kwetata arashuu tipat tenintaas osese isiatin naijio nena naa nabo oitoi naidimi aataretie lelo tung'anak metonyorai aakwet tenkakenya

Ore nanu tekawaida, naa kaata entoki naji ah, what to do arashu kainyoo aas tenaolong. Naa ore enaikunaa oshi esiai naa nchere, kaiger tenaduo buku ah intoki anaa inayeu neasi, ketii intokin nayeu neishori esiokinoto netii nadim ataanyu neaku ore ina naa nabo oitoi oshi nanu naitumia tenainyototo naa nayelou ajo kanyoo eishakino naas tedukuya nyoo peye atumoki ataasa naduo siatin pookin nemeata nabo ah nalo ainyala teina rishata.

Ore teipa, naa keseli. Anyor ashomo atodolu eh intare arashu inkishu teipa. Ore sii teipa naa erishata niton oltung'ani aibiribir adol ajo kai ikunari enkolong naa kanyoo engolokinoto ninoto tinaolong naa kanyoo eishakino niash, neaku ore oshi te nteipa oleng esaj aa eramatare alo adolu, nainining' sii matangazo arashu ainining' enejoito enkop teina rishata.

Ore oshi endaa naitaany inkera e sukuul, naa kesej apik e fridge peminyala. Ore kuna kera naa kenya endaa oleng' amu eton aa kutitik, neeku kesej enya endaa sapuk kake mesiduo oleng',kake ore naa enadaa enye na lasima peyiee epiki ewueji nai netaa melelek einyala. Kesej oleng' apik eh ina mashini najo e fridge ,peponu iropija kake nilang'ilang'i peyie etumoki ninche ainosa.

Kesaj oleng' iimin ositima kewarie ayierisho. Na ore entoki naidim ataasa arashu naas oshiake te kawaida naa, eh kadumu esimu aitumia esimu ai ainok pe atumoki atumoki anoto ewang'an, natumoki ataasishore. Aidim sii atang'asa aitasheyie eyiarare tenemata ah tenemaata enkima esimu, nang'asa alak token tenaa keninye naiting'o peyie atumoki aiendelea ateyierisho.

Ore dupoto ooropyiani naa nabo toki etipat oleng, ore enaiko naa kaakikisha ajo ore iropyiani ainei napik enkoitoi naaijio naaji ene biashara ore ake pee apik biasha naa keishio nena ropiyiani amu ketum faida tiatua enaduo biashara ore sii enkae naakikisha ajo ore iropiyiani ainei kagira aitumia toonkoitoi etipat arashuu edupoto tenanu neme ake duo toonkoitoi naa kepuo iropiyiani nemayiolo ajo kaji eikunari nena ropiyiani.

Ore sheriaa, naa keeta aah enkoitoi naasuji eitobiri, ore tenepuku te bunge, naa arashu te Senate naa lazima peyie etukuny oloitore enkop arashu Orais leina rishata, ore ake pee eidip asaina neshukunye bunge neitaasi taata metaa metotiwuo taataa metaaa sheria nabo to losho tenelo neeko neeny orkitok lekop arashu orais, neshukuni ina toki aaah senate arashu bunge, meinyakini aah aitero tine wueji naa tiatwa ina serkali.

Ore entoki nabo naishakino nees entoiwuoi teneyiolou ajo enoto enkerai enye oloirobi, na peyie ing'uraki ina kerai ebaare arashu a irkeek te sipitali arashu inyang'aki. Ore entoki eare na ninye enetipat oleng',neishaakino nitadamu ina toiwuoi enkerai enye metamoki aishop inkilani naraa enkijape. Arashu inyang'aki na teinarishata tenelo nai neeku meeta entoki naijo e sweater ,eh arashu nai inkilani nairowua naidim aibooi enaduo kijape. Keishaa si neing'or entoiwuoi ewueji netii enaduo kerai enye, ah taduo ena kaaji arashu ai oitoi peyie eakikisha ajo metum naa oloirobi.

tenepiu olamerani oiraga te sargab, ore entoki edukuya naishaakino naitaas, naa peyie autaki eniko peyie eisuja ninye, neibelekeny enkishopo enye, pee meyaku kichafu arashu eeta esargab toorkilani lenyanak. ore eniare, naa kaitudupaa arshu ainosaki batisho natii, atua emerai, peyie etumoki ninye ashomo atapala ina siai emerai amu meyaki tipat.

Tenabau nkera tesukuul ore entoki edukuya naitaas naa kang'amu ninche tenchipai oleng' tenkarake nitu nkitoki aatumo oninche terishata naje. Ore sii aidipa atang'amu, naikilikuan eneikununo sukuul arashu kainyoo ejito imalimuni enye. Ore tenelo neeta esiai naishoo irmalimuni, naitudupaa arashu aah aisikong' oleng' peyie ees ina siai tiatua erishata naishiakino peemelo nepuo sukuul eeh nepuo aitanyamal ilmalimuni tenkarake neitu eas ina siai.

keetae inkoitoi kumok oleng, naidimi aatipik arashu aatipik edaa pee melo edaa aing'iala, ore nabo oitoi, naa peyiee mipising ina daa oleng pee metum anoto orng'usil, tenelo nepising'i oleng'.ore sii ae oitoi naa pee idim atipika naai ewueji naaijo barafu, pee melo ake neing'iala ina daa teina rishata. idim sii ayakikisha ajo, arashu atisipu nchere ore ina daa, neilang'ilang'i te rishata naishaakino, pee melo ninye alo alo ang'uoyu arashu ing'iala.

ore ministry naitasheiki eseriani tolosho le kenya, naa ministry eseriani eripoto oorpolosien, ore ena ministry naa enetipat oleng amu keripito olosho, aiteru isikarini, iljeshi itumia peyie etumoki aatirip olosho, neyakikisha ajo keetae eseriani, nitadedeyie eseriani too nkoitoi kumok oleng eyakikisha ajo meetae empurore naasa tiatua olosho. niakikisha ajo meetae irkeek oitemerisho, niboori intokitin naaijo nena eimu ena oitoi eseriani eitumiae irpolisi, orjeshi okulie ake kumok.

ore ake pee elo netum inkilani ainei ilduruki aashu, olchafu naa ore entoki naishaakino naitumia naa osabuni, arashu entoki naji j jik ninye aitumia aisujie inaduo kilani, peyie etumoki aipang'u ilooiterieo arashu ilo duruk. ore sii enkae oitoi naa ore ake aidipa aisuja, naaik te wueji netii enkolong metosho enkolong, peyie etumoki ninche aatoito, netum aanoto, napik sii aidim aing'oru intokitin naaisho ninche orng'usil sidai, peyie atumoki ataa, pee eki ninche ataa sidan nishopi.

Ore duo tedekenya, nateyiara shai ormandasini. Ore dama, nateyiara orgali o sukuma natii nyanya netii enkiti kiring'o, dama taa ina. Ore kewarie, nateyiara ormushele o nkwashen, neitushulakini enkiti kapishi ,o onkiri naaji matumbo. Ninche ateyiara tenakewarie.

Tenelotu olainyang'ani oyieu namiraki orfakado tebei eabori, na kang'as aing'uraa ajo kamaa ele ainyang'ani ko kastomai lai oshiake tekulie olong'i natulusoitie. Na kamaa tenaa orkastomai lai, naliki si aitayiolo gharama naimayie mpaka nebau ilofakado. Tadamu ajo ore orfakado na lasima peyie ainyang'ua apa sinanu te likae, neyau igarrin, nalaaki tikit meyeu mpaka olduka. Nayieu sinanu nalo atum faida. Neeku kainosaki ele kastomai arashu ele ainyang'ani, aitobiraki aliki ajoki ketii ewueji nebaki arashu tenaidim nai atudung'oki, nadung'oki enkiti toki. Kake aing'urayie nena tokiting' pookin.

Ore inkopisini e SHA tolosho le kenya, na ketumoyu to iwuejiting kumok oleng',kake ore inkopisini sapukin arashu ah headquarters ,netumoyu teweji neji Upper hill te Nairobi. Hoo duo naa ore SHA ketumoyu to nkauntini napashipasha, ketumi ina reteto tiatua inkauntini o tiatua ah iloshon opashipasha tiatua olosho le Kenya.

Ore teknoloji, naa erubata nabo sidai oleng' aa naa enetipat tiatua enkisuma. Ore nanu makeon, kaidim aitumia ena oitoi e teknoloji aisumayu namooki alo aas intemat ainei. Aidim atijiga sukul nabo na nalo aya entoki najo ilashumba admission, namooki aisuma teng'oitoi olaing'ang'e aisuma naas ake naa intemat ainei tenkoitoi oloing'ang'e, ompaka maidipa ina sukul. Etelelia enkisuma enaa peelotu teknoloji enkop, amu etaa indim oltung'ani aa aisumayu ake teng'oitoi oloing'ang'e ata itu ilo darasa, ata itu itumore ormalimui lino.

Ore oloirerio, naa nabo toki toronok oleng' teneetai toonkang'itie. Ore nkang'itie keidim aitumia nkoitoi kumok oleng' aiwuang'ie ilo oirerio toonk aah tiatua olmanyara lenye, ore nabo oitoi naa eworore, eidim ake duo iltung'anak aatudumu aah ntokitin naijo nkifagioni neworisho aiwuang'ie oladuo oirerio toonkang'itie enye. Eidim sii aitumia ntokitin naijo irpangai nedung' ilkujit neiwuang'ie tiatua olmanyara arashu imboitie enye. Ore enkae oitoi, eidim sii aing'oru ilkeek oidim ataarr eeh olchafu akeyie arashu oloirerio tiatua nkang'itie, eetai ilkeek oitawuoki tenkarake peerr inkujit arashu ninye ing'uesi tiatua olmanyara arashu tiatua imbooitie.

Ore eyiata orgali naa kelelek oleng kaisuj ake emoti ee nainok enkima nayau enkare napik enaduo moti naiteleki enkima naisho meteyiarashu ildakaini oo baya akeyie tomon. Ore pee itokitok enaduo are ore eton eitu eitokitok enaduo are nang`as apik enkiti kurma ang`as aisuaki pee etumoki atasioki aitootua. Ore pee idip aitootua nayau enkurma napik aitushul o enaduao are, nakurrt akeyie o mpaka neba anaa neoku ilo gali. Ore ake pee eoku nadotu napisig taata.

Ore enchan naa kedolunoyu. Kaidim atodua inkatambo, nayiolou ajo etaa kesha. Aidim si ainining'o enkikurrukurr enkop. Ore ake sainkine peeku kesha, nelo nesapuku enkikurrukurr oleng'. Ore si enkae, kelo na ore ake peeku kesha, na kirowuaju enkolong' olleng'. Niyiolou oltung'ani ajo ilbulabul lenchan leo ogira aitodolu.

Kaisidai tenilo aduare olkitarri, peyie kitumoki atuutai arashu kiliki eningo teniramat kewon tenarishata eeh enutai. Kaisidai sii tenilo aduare olkitarri pee kitumoki atoliki tenaa iyata ai moyian nikilut tenarishata, idamu ajo ore enkerai naa entoki etipat oleng' nemeishiakino netum imoyiaritin yoyote. Neeku kaisidai tenilo atumore olkitarri peekitumoki atuutai nikitumoki aishoo embaata, nikitumoki ninye atareto naa teina rishata ino enchalan.

Amanya kaunti olkeju odo, ah olosho lo loodokilani, enkop naji emakat. Na emurua naji oldonyonyokie. Ore enakop naa teneyieu duo nai nibaya, na tenilotu te Nairobi, nilo emurua naji kiserian, ning'amu garrin teine nadoyio apuo enkop naji emakat. Ore eton eitu baya emakat nidou temurua naji ene oldonyonyokie na inakop namanya.

masip oleng ajo kaa kop apa narikito tesiai eropare telaari kake ketii olosho le Kenya esiana oonkwapi naaipotoki aajo kespuk oleng eropare naa ena sababu nchere ore ilarikok ootai netingakitia esiai eropare tengolon sapuk oleng ,etaa ilarikok ilaikoshuak ,etaa ilapurok ,etaa iiltunganak oisimaa intokitin tenkoitoi nemeishiaa naa ina nayawua eropare sapuk olosho le Kenya okulie kwapi.

Kashukokino ake olamirani lolduka, nainosaki aitobiraki aliki ajoki aah ainyang'ua ina kurma enkano, neitu ninye aashukoki iropiyiani ainei arashu naa ina nena naatelekunye. Kainosaki tenkoitoi sidai naitayiolo ninye ajoki aishoo naaji esiana naje ooropiyiani, nayieu duo naa anaata aatushukoko naa nena kulie naalekunye. Kaata entisip ajo, tenedamu sii ninye, nelo naa alo aing'uiki nena ropiyiani anaa enikining'okino.

Tenelo neeku imina enkare eton eitu aoku, na kaidim ainosaki ole latia, naliki ajoki kaata ina nyamali enkare. Naomon ninye maishoo ninye enkare, nang'as aitumia eton eitu atum enai naipirare. Aidim si airriwai inkera atiaki meshomoita apuo ayau enkare te tormisira, arashu tiai wueji neidimayu netumi tentaani.

Ore enkata pooki nagira ayeng'iyeng'a, naa katon nadamu ajo kebaa enaing'uaa arashu kebaa enaloito te maisha. Ore sii enkata nagira ayeng'iyeng'a naa esaa naidim ataa kairorie ilchoreta, nawosh simui airoroki nayiolou eseriani enye, aidim sii ataasa siaitin naitiship anaa kaidim aisujayu ake duo nalotu aton te sitting room aton ake duo aah ashipa, naing'orr matangazo, naing'orr intokitin naijo aah olarrabal looltung'anak, entoki najo ilashumpa Movie, nagira aisho eeh taata kewon ai indamunot eeh enkitirring'a te terishata enkiyeng'iyeng'.

Ore enkisuma olaing'ang'e, naa keata dupoto sapuk oleng'. Ore dupoto edukuya, kiidim oltung'ani ataasa kulie siaitin ata etii sukul. Kidim oltung'ani ataa ketii aji neton aisoma, kore piiting darasa neitoki ainyototo aas kulie siaitin. Kore dupoto eare, kii kiboyo oltung'ani ingaramani anaa elototo apuku tiang' alo mpaka sukul, nimboyo nena garamani.

Karibu oleng' olainyang'ani, shie, kai taa apa iminaka? tadamu taata ajo ayawua taata kulie tokitin kumok oleng' nikinare. Aata ntokitin kumok oleng' naatijing'utua nememakua naai teniya sii toi yie taata, neisulaki amu imina oleng' karibu oleng' taata naa tayiolo ajo ore ena biashara naa eninyi sii toi ntai, neeku karibu oleng' naa toning'o ajo ilakuno.

Eeh, ore tenduata ai kajo eilepunye Technology esiai enkisoma, naa kuna nkoitoi naatudupunore naatudumunye enkisoma eimu aah Technology. Ore entoki edukuya, ore enkisoma neteleleyia amu etaa keisumai tenkoitoi oloing'ang'e eimu Technology, eidim oltung'ani neitumiyia esimu, arashu eitumiyia ai mashini, neisuma etii atua enkaji enye. Meekure aa lasima peedumunye oltung'ani alo sukuul.

Ee kayieu najo eishoruaki eng'eno naipirta imoyiaritin, akeninye esiana enye. Ore nabo oo nena moyiaritin, ore nabo enye naa biitia, emoyian ena nalo tenkoitoi torronok oleng',enyorri oleng' aipoto atejo "emoyian orbaribara ". Nkaraki, naa eloloito nayau tenkoitoi nagol. Ore nkulie moyiaritin na moyiaritin naijo, no TB,arashu eh emoyian orgoitie. Moyiaritin kuna na keomoni iltung'anak oleng' pe enyok aitumia irkeek, peyie etumoki ninche aishiu.

Ore ayierita inchapatini, naa enoitoi aitumia. Ang'asa ayau enkare apik ebeshen, napik enkiti shimbi. Pa kayau enkurma enkano nabukoki atua ena beshen. Naipurj mpaka negolu. Ore ake pegolu, nadung'u kutitikutiti, pa kapik enkorika aitamanaa mpaka nesidanu, pa kaiteru apik orokiyo apej teilata omeoto.

Ore oshiake te kawaida, naa keetai inkolong'i naayioloi aajo keiding'a olbaribara toongarrin. Neeku ore ake paayiolou ajo keiding'a taata olbaribara toongarrin, naa ore entoki edukuya naidim ataasa naa kasioki ainyototo anapa peyie atumoki atasioi eton eitu eiding'ayu olbaribara. Tenelo sii neeku etagolo pii, naa kaidim atadou nalo toonkejek ompaka omatabai esiai amu ina naikash alang' eneitashe ngarrin tolbaribara tenkiding'ai.